Ene tipat intaniship amu keng'asa aaku kedumuni enkerai nitu aikata easisho tiai wueji nishori erishata ashu neyai ewueji apa nye nitaas nisumare, ore peeyai ewueji nisumare nishori erishata metayiolo imbaa kumok apa naisuma te sukuul nitu naa akata easisho enaa olaasani le siai. Ore piishori enkerai esiai nebulu tine wueji nishori erishata olari olulung'a laa erishata ina sapuk oleng' naisho enkerai misuma embaye pookin duo naipirta ena kisuma apa naisumare. kitoki sii esiai e intaniship aaku ene tipat tenkiteng'ena amu kisho oltung'ani metayiolo eniko teniasishore iropiani neme kumok amu ore iropiani naishori oltung'ani te intaniship neme kumok, neeku kisho oltung'ani erishata metayiolo eniko teneoror inaduo ropiani enyenak mpaka nebaiki iyeunot enyenak. Kitoki sii esiai e intaniship aret tenkiteng'ena oleng' amu ore peeyai oltung'ani enkopis naa keret oleng' oltung'ani te yiolounoto oo mbaa naasi too nkopisini, neyiolou eniko tenirorie iltung'anak, neyiolou eniko enkishopo, neyiolou orkuak le nkopis ashu le nkampuni naasishore metaa ore taisere naa etum ai siai nemeaku omoni amu ore naa enapa siai nataasishore naa enapa ampuni nataasishore naa inoto apa enkiteng'ena oleng' orkuak le nkampuni, enoto eniko etayiolo oleng' eniko tenirorieki iltung'anak, etayiolo enikoni teneriro te nkopis.

ore eniko ilairemook pee itadoyio garama natumi terishata enkesare naa tenitumia imasaa enarishata amuu ore imasaa enarishata naa kegoli nees sii esiai teleleki ore eniare naa peepik iltunganak ngeni , oopi esiai metaa ore peebau erishata naasi esiai nejoki iltunganak enyito amuu etabawuao nitasheki metaasa sii enaa enayiounoyu kishoru sii metaasi esiai tesiokinoto, keyiou sii neyiolou olopeny olchamba eneba iltunganak ooyiounoyu pee piki olchamba peemepiki ake olorere kutik nelaikino aidipa esiai ashu ilkumok ninyal esiai

Ore pibelekenya ena baye oleng tenkop ang naa keng'as aaku ore kuna oitoi naa nempira naa mening'o wenkolong niaku ore peenya enkolong oleng naa kebela neurori niaku kisho iltung'anak gharama oropiyiani kumok oleng amu ampaka naa pintoki alo ainyiang'u irkulikake niaku ina naibelekenya ore enkae naa ore kuna netaa oshi taata etaa kiasishoreki nindim aibung'a tenkaina atamanai amu ore kuna naa ampaka piilo iyie abaiki openy airony petumoki enkare aima ore enkae naa kelo ninyiala imashinini enkare niaku miasishoreki kuna amu meetae naa enkare naim kuna oitoi ore enkae naa ore tenkata enkesare nemeeta naa aetoki naitokini aimie amu ore tenkesare nemitokini ayieu enkare niaku ina peegira ena baye aibelekenya tenkop ang.

Ore penetipat ena baye temurua ang naa ore tenebulu irkeek naa kitaa ormanyara sidai naa kitaa ormanyara metaa kenare ore tenebulu irkeek naa keyau irkeek enchan nibooyo ilameitin sapukin ore irkeek naa keeta tipat temurua ang amu ninche iloipi osaru inkishu nesaru iltung'anak irowua enkolong ore olchani neeta tipat temurua ang amu kitae eng'ueji neomonieki enkai neetae sii ing'uejitin newoshieki imashoi ore olchani temurua ang naa keeta tipat amu kiasishoreki aitainyie imbaoi nashetieki inkajijik neshetieki irkitandani neshetieki imisai ore olchani temurua ang naa kiasishoreki amu keetae irkeek otubulutua oasishoreki abakie imoyiaritin.

Manyorr ena baye amu kepik inkaik ainei batisho amu tenalo aoku inkulupuok ashu imbenek tonkaik naa ketii irkiku inaduo benek naa irkiku loremisho naa tenaarem irkiku naa kapik inkaik ainei batisho amu meeta aitoki naidim anya anyaaki ataasa amu kaitanyamal irkiku tenaarem inkaik ore pemanyorr ena baye naa kelo nitum irkiku torrok laa tenikirem nejing atua inkiri naa tompeshon kenya nikintokini aitayu ore sii ena baye naa kepik inkaik ainei batisho amu kaitanyamal inkaik amu maata nentoki natipika inkaik teshumata naa tenaarem irkiku naimunyie osarge naapik irbaa torrok laa maidim anyaaki aitayu naa ore sii ena baye manyorr kelo niki nikintanyamal inkaik oleng ampaka niaku ampaka naa sipitali ilo naa ae nyamali naa ina amu iropiyiani naa intoki alo aitai pee kitumokini atabak irbaa apa linoto igira aasishore inkaik meeta aetoki nitipika.

Oree paa enetipat pee eesi ena bae naa kisayayie olchamba metaa kitelelek olchamba eunoto Ore sii pee enitipat ena bae naa kisho kitaini intokitin nemenare ena nkoben osoitok ogolo ooti atua olchamba lemisho edaa ebulu. Ore sii paa emetipat ena bae naa kiwangie inaisuron pookin metaa mesur oladuo shamba neeku keret oleng’ ilairemok metasioki apik edaa enkop meeti igolikinot. Oree siii paa enetiiat ena bae naa keret oleng’ aisho olopeny olchamba metodua inguesin ashu iltung’anak lojo matijing olchamba apuro idaikin

ore entoki nagira aasa naa olchekut otii inkishu kipangie ele shekut inkishu nelo airita nereu enkara nelo airita ampata te ntim ampaka ade neeku teipa peeshukunkishu ang

Ore peyie anyorr ena baye naa etaa ketum iltung'anak lang enkisiayiare teleleki liatua nkishu mekure edumu iltung'nak lang erishata mekure eya iropiyiani kumok egira aing'oru enkisiayiare naijio enking'orunoto enkipande etaa kebaiki ake kuna ajijik amu etaa ketii atua nkishu nepuoi aitarasaki inkipandeni enye ore sii enkae ore kulo tung'anak ore paanyorr ena baye naa ore iltung'anak oasisho tene naa iltung'anak lenkop ang iltung'anak oyiolo ele rorei lang niaku tenepuo intoiwuo ang ashu tenepuo iltung'anak lang lemening ena kutuk ashu lemening inkulie kutukie naa kinepu iltung'anak lenye neinepu inkera enye nautaa niaku meya entoiwuoi ashu oltung'ani kitok ashu oltung'ani litu isuma erishata ashu metum engoloto egira airo ashu egira alimu enyamali enye amu meeta enyamali enkutuk amu ore naa enkutuk nairori naa enkutuk ang ormaasae naakeyiolo iltung'anak amu ore ilaasak lesiai naa irmaasae niaku keret oleng ashu kisho intoiwuo nisho iltung'anak pookin letu isum erishata ashu nisho enkoitoi nalelelk oleng naidim oltung'ani atolimunyie engolikinoto enye tesiokinoto.

Ore entoki nagira aasa naa olang'eni ogira aiteng'en iltung'anak neutaki inkabilaritin oo ntapuka, nikilikuanishore sii tenaa ketodua aikata ashu tenaa keyiolo esiai e kuna tapuka. Egira aiteng'en olang'eni iltung'anak eimu enkoi ee eimu enkoitoi e nkaseti ashu embuku aikilikuanishore tenaake etodua intapuka ashu tenaa

Ore entoki nalotu indamunot ainei naa naa ampaka paalo inkopisini orkerenget lorkejuado tidie te kajiado peyie atumoki anoto ereteto ore inyamalitin pookin tenaa kesiai onkera esukul tenaa kesiai ompala nayieu niputi maa ampaka paalo orkerenget lorkejuado tiidie te kajiado paatum eretoto kaidim ataasishore kuna opisini akeyie tembaye pookin naipirta orkerenget lorkejuado amu kuna naa inkulie enkae inkulie opisini nataana alang nekua orkejuado.

Ore peasi nejia naa kagaz aaku keshipakinoi osirua lenkisuma amuu ore oshi esiaai enkisuma nemelelek nemepooki kerai nalo nitabaya enkisuma kelo nepuo Kulie kera sukuuluni nepuo aiminaki indimi kore anaa ntoyie nepuo nepuku te sukuul neisho, neeku eitu nitabaya enaduoo siaai enkisuma neeku kore ake peetum enkerai oormasai enkisuma neidip ampaka nigraduate ore peeoshi emasho sapuk naa keoshi piitodolu ashu peyie eshipakinoi enkisulata enkisuma amu ore enkisuma naa entoki sidai nareu olosho dukuyaa naa nitodolu enyuaata enaduoo kerai, ore sii pee eoshi emasho sapuk oleng naa peyie itukuj inkulie kera natii siadi ashu nkulie kera nagira aisuma ajo keidimayu peyie isuma sininche nkera oormasai, keidimayu piilo sukuul niishu enkisuma pookin nigraduate, keidimayu peyie isuma ata inguaa ee ee ormarei omena, metaa ore yie esiai ino naa piisuma ake, neeku kore peeoshi emasho sapuk naa peen'gas aitukij inkera nasuujita arashu inkera kutitik ashu inkera nagira aisuma ajo keidimayu peyie isuma, keidimayu piidip, piitumuj sii inkera naadol enaa midimayu.

Ore embae nagira asa tene na enkiteng egirae aret metoisho. Ore peyie eudutoi enakiteng nelelek emudong ibo ashu elelek aa ketalaikini aa toisho niaku keudi peyie eret atumu oladuashe ashum etumu enaduo mudong. Ore si pe uditoi enakiteng kelelek etaa enyamali nati enkoshoke ashu elek itaji enyor niaku teneudi nelek oleng enaduo nkiteng arodoyio enyamali pokin osesen apa neniata.

Otre enapata sidai naa enapata oltukutuk, amu ore oltukutuk nemeeta rishata anyu miputata ena ngarin. Ore oltukutuk naa teneenikini naduo tokiting nainyangua oltungani, naa keosh ake ninye oltungani oltukutuk lenye nebaiki lainyangak. Amu tenijo engari naa mpaka pee enyu iltunganak meiputata enapita naduo tokiting olainyangak. Neeku kimutie ntokiting olainyangak tenaa egari kake ore paa oltukutuknaa ieneiki ake ntokiting oltukutuk nintabaya tina rishata meya airishata naado enyita aitoki indipa atipika lolan linonok.

Ore embaye nagira aasa tene naa olturrur loolaseremak ashu ilaomonok lenkanisa ekatoliki ore peyie atejo ilaomonok lenkanisa eka ekatoliki isulaki ilarikok naa kadolita ajo ore imbat enye naa ketii iloishopito enoshi masaai natii ormusalaba naa kitodolu naa ajo ila ilaomonok lena anisa ekatoliki ore sii enkishopo orkumok lenye naa kitodolu ajo ore irkumok lenye naa ilarikok egira aasuja asere aomon Enkai ashu aserem Enkai.

ore entoki nalotu idamunot ainei naa isiaitin naas entomononi tengaji olmaasani naa niche ishori esiai nasotu ilkeek intomonok oo ilmasai nepuo asotu ilkeek, intomonok oo imasai, nerid nenapu too inkoriong'i enye pee epuonu adake ainokie inkimatie ayieishore neeku ore entomononi naa ninye nanare pee ele ilkeek tengaji olmaasani kedumunye erakumok nepuo iwejitin neelakuo nenapu ilkeek inkangitie.

ore entoki nadamu tenadol ena naa esiai enkiremore naa ilewa oshi oos amuu kedumu imasaa enkiremore nepuo aiirem nepik endaa neeku esiai enkiremore nanu aitadamu ena

ore entoki nagira aasa naa nkineji kuna ashu nkerera naa kajo teipa ake ashu tenekenya egirae aaramat amu kepuo oshi aadaa neshukunye ade teipa neponu emuatata enye

Wore pee eimaki olopeny enkaji oloikomboa enkaji elaata enkaji wenkitobirata, naa kejo paa wore ele oikomboa enkaji, neyiolou enaa kebaiki enaduo laata enkaji. Wore olopeny enkaji nitobira enkaji, nepik esiana ooropiyiani napashpaasha, metaa keetae enkaji ooropiyiani kutik neetae enooropiyani kumok. Neeku keliki oloikomboa enkaji elaata enkaji, peyie eyiolou enebaiki ashu eyiolou enkidimata oloikomboa enkaji. Metaa wore oloikomboa enkaji naa kejing enkaji nabaiki. Amu teneaku naaji metii enkiroroto, nejing oltungani enkaji, nelelek elo agelu enkaji ooropiyiani kumok, nelakino atalaa, nelotu naaji ina ayau oloingolingoli, ashu aau enkolikinoto temusho. Kake wore pee etii enkiroroto, naa kejing oltungani enkaji naa wore esiana ooropiyiani naitayu, naa naidim ninye aitayu itu eekenya, itu eaka olopeny enkaji. Paa tenelo nelakino atalaa, netii naa apake enkiroroto nairoroki.

Kanyor ena baye amu, kengas aitukuj inkera metayiolito ajo wore entoki naisum toombukui enye, naa kelotu aret ninche tenkishui enye etaisere. Wore ena naa kitukuj inkera metayiolito ninche oopeny esiai naisumita, nepuo taisere aaret inkangitie enye eimu enaduo kisuma naisuma ninche. Wore ena naa keret, kanyor ena amu keret inaduo kera metayiolito nedol toonkonyek ajo wore entoki naisuma ninche toombukui, naa keidimai neeku, keidimai neas toonkaik, naa neaku, naa nedol toonkonyek etaa, ambaka nenya ilnganayio lenaduo siai enye.

Wore entoki nalotu indamunot aiinei naa teneisho enkiteng, neeku etoponari inaduo kishu, teneisho enkiteng tolari, naa kebaiki enkiteng olashe lenye, kebaiki enkiteng olashe lenye amu ketum kule amu kekira araposho. Neeku wore oladuo ashe, naa kelepi pee meya kule. Teniaku olari enkop, naa kebaiki enkiteng oladuo ashe lenye, ometabaiki iltunganak oolepokini. Teneisho enkiteng terishata olari, naa kisho oladuo ashe lenye metubulu epirr, neraposho, nishoru naa osiligi ajo keaku naa enkiteng ometabaiki amu meeta olameyu oya.

Ore engeno niyieu pee iyas ena siai ,naa kengas aaku keyieu nira oltungani oisume, keyieu ningas aaku oltungani oyiolo ataasishore mashinini naijo naakoputa ,keyieu sii nira oltungani onoto enkitengena otaasishore masaa ashu mashinini naapashipaasha. Neyieu sii nira oltungani oishua enkisuma pookin e university, neyeu sii nira oltungani oyiolo aisuma neyiolo aigero peyie itumoki ataasa ena siai.

ore entoki nagira aasa naa embalai olchamba ore teniata ena palai meetae ninye enkae nairori olino ake olchamba, teniyiou nimir olchamba niata ena palai naa lasima piingas aya inkopisini naipirta ilchambai peetumokini aatudungu esiana oekai niyiou nimir nitaikini siininye ilo likae enkae palai kake teninungunono naa pii

Wore inkoitoi naasujari pee epiki irbeniak endaa nanapi olchamba, naa ingas adol enkabila orbene. Tenaa kolosieki angera, tenaa koloshi naa tenipik endaa nesioki angera nikilo aingandial tenkoitoi, ingor sii ele bene, wenkabila endaa ninapita. Amu keyiou naai naa keetae irbeniak, tenaa kenkabila endaa ninapita inoshi daikin naa iyieu naai irkiondoni oudo metaa kitiari imautik, metaa kelo nikinteleliaki iyie esiai metaa ilo aiteru adumu enaduo daa. Wore sii inkoitoi naasujari pee epiki irbeniak endaa nanap olchamba, nayiou sii orbene, lonapai. Iyieu orbene loota inkaik, niyieu orbene liindim ateena. Amu teningoru ashu tenitum, ashu teninapie indaikin orbene limiidim atanapa, nemeeta naa eninko pee inap oladuo bene.

ore inkitoi naibala naashumieki endaa olchamba naa enkitoi orkombe ore ena naa enkaji nasheti nilepieki peemelutoo ngwesin aapuo aanya ena duo daa natushumaki ena enkitoi naibala naa kisidai amuu kerishe endaa enkolon, enkijepe ,ingwesin okulie ake tokiting kumook neeku enkitoi ena sidai nashumieki endaa

Wore inguesin nainyial endaa olchamba natushumaki, naa keetae engwes naji empushan. Wore empushan naa kenya endaa, neud ud matejo tenaa irpaek neud ud irpaek, neud ud impoosho. Neeku wore empusha, naa engwes naidim ainyiala oleng' endaa olchamba, naa kidimi aatigilunore tenepiki irkiek, nidimi sii aatigilunore tenegeli irpaek ashu tenegeli endaah olchamba aitobiraki, kidimi sii aatigilunore tenepiki endaa irkuniyiani nikionori.

ore nkutik tokiting naitodol naa kangas airem olchamba toomasaa nairemishoreki nayiolou taa enetiu enterit paa katumoki taa atuuno endaa ore ae naas naa kawosh olchamba lai olchani naa keponiki oladuo shani olchamba metopiro nesidanu enterit nisho sii metoisho ore sii enkae naa kabukoki enkulukuoni amuu metii kemikali amuu ore olchala naa nabo oorkeek loitopir enkulukuoni nisho metoisho enaa enayiounoyu

Ore tenadol ena naa ore entoki nalotu idamunot aainei naa kagaz aitodolu ajo ketii enekiremore naloito dukuyaa amu ketii ewueji niisiasha , netudungoki ilkieek nitauni isoitok, nitauni inkoben peyie eekunaake enekiremore, ore ewuei niisiasha naa kesesh aa enekiremore ake eesiki amu ore ewuei netii irkujit nemeuni naa ewuei netii irkujit, ore piidol wueii nisajayioki niyuni irkujit nitauni pookin toki naa enekiremore ake najo peelo dukuyaa tina kop

Ore enaiko pee paisum oltungani peeyiolou ena siaai, naa peetii Ake oltungani ine. Wueji paautaaa amu tenetii oltungani ine wueji naa nkonyek enyenak Ake eyasishore okaik enyena niaaku ore akeyie tenetii oltungani ine naa keleleku oleng amuu nkonyek enyenak ake ookaik enyenak naiborr sii peedotu tentonata naiborr sii eniko tenibung enaduoo tapukai.

ore entoki nagira aasa naa olcharkuk egirae aabak ebaiki naa ore orbaye onoto ele sharkuk naa elelek aa esekengei natoosho ashu naibunga ekedito elelk sii aa iltunganak ootangoro neeku naa irkeek ishoritae

Enetipata oleng ena bae tenkop ang amu ore eramatare oo ngishu naa enkishuo taasa intokitin kumok oleng teleleki amu kore ramatare ooh ngishu teniata naduoo nkushu inonok naa teneisho nimirr kule, nitum eilata toonaduoo nkishu, nimirr idapan, enetipat sii eramatare oo nkishu te murua ang amu imirr naduoo nkishu nisumie nkera naa enaa oltamwoyiai iyata te sipitali nilaaki etu itum engolikinoto, enetipat sii ena bae amu ore peyie imirr naduoo nkishu inonok nishet inkajijik sapukin ninyangu igarrin niasbimbaa pookin sidain niyieu niaas neeku ore eramatare oo nkishu teniyiu naa enetipat amu ore enaduoo nkishu teniata naidim niyieng, nidim ninya inkirri, Indim niook kule, nidim niook imotorrik neeku enetipat ena bae temuruaa ang oleng amu ore enguess sapuk ekiret enaduoo kiteng ino nikiworru osina nikusho tudungo tona pookin nidim .

ore entoki nagira inkera naagira aaoku enkare tengumoto ebaiki naa onoshi rishata natasha neruk enkai irkejek nejing enkare osunyai nepuo inkera aawot aitayu enkare nesilunye nepik iltooyie nemesioki naa aishunye amuu ketii naa ake osunyai tenelo ninye neishunye nigili ake aawotu oleng

Ore paa sidai enkigeroto olaini igira ainyiang'u esimu ng'ejuk naa keji peyie tenelo neeta intokiting nikitorikinote naikindimi atooshoki inambai inonok pekitumi aitadamu ore sii paa sidai enkigerore olaini igira ainyiang'u esimu ng'ejuk naanchere tenelo ake neeku keeta ena simu enyamali naa ekindimi anotie inaduo oladuo kigeroto lolaini lino naa kelelek entumoto ino amu tenelo naa niyata enyamali ashu tenelo neeta ena simu ino enyamali naa ore adake eshuki naa ore enkigeroto olaini naa ketii nabo nikindimi aikilikuana igira ayau ashu igira ailepunyie enaduo nyamali naata enaduo simu.

ore eningo teniyarau tebei kiti naa keyiou niyiolo bei enaduo toki keyiou sii naa iyiolo iropiani naamiri enaduoo toki meetaa mikijokini ake kuna ropiani nishurtu keyiou naa tenikijokini ena nijoki intaboi ore ake peekijoki ena ningil ake ampaka ade niningokinono niaku teniyiolo ataaru naa itum naa tebei kiti. keyiou sii ningor orkishepei amuu tenilo itukuse nimitum naa tebei kiti amu kedoli enaa iyata iropiani

Ore entoki nadamu tenadol ena Siaii naa enkibungata naibug ilopissaaani loolpolisi iltungana, elelek AA living letu elak Kodi, eisulaki ilbiasharani neeku tenikutumi ilopissaaani le Kodi etu ilak Kodi neekibug, niya apuo aitalak iropiyani, ashu kipuoi aikilikwan ajo kainyoo naa peton apaki etu ilak.

Ore entoki nagiraa aasa naa nkera nagira aingor ntokiting naijo nkaatini ,ntokiting naijo sinkolioitin toosimui. ore ena naa keret oleng nkera nisho eyiolounoto onkiguraritin oshi taata natii simui naa ore nena kiguraritin onkera naa keret nkera amu kitengen nkera nisho nkera metaa meyekisho nisho ninye naduo toiwuo enye metaasisho .neeku ore ena nkiguraritin naisho nkera metishipata ,nishomo sii metenenia, nishomo sii nkera menotito emboron nimitoki ayek iltunganak amu kiaku naa Kuna nkaarini ashu nkiguraritin itigirieki tenejo maishira.

Ore peyie eitumiya ilashumba enkampuni etii orusa, naa keji peyie eji epaashi inyamaliritin napashapasha, amu, kelo naaji naa tenewuonu ilashumba aitumia enkampuni naa ore peyie eomonu orusa, naa keji peyiolouni ajo kamaa teitumiya ena kampuni aasishore nyoo. Tanaa ekepuonu aitumia ena kampuni aasishore intokitin torok oinyal olmanyara, nemeishori oladuo rusa. Kake ore peyie eishoori orusa, engas aning'uno o loopeny ilchambai ajo kainyoo easishoreki tenaduo kampuni. Peyie tenelo neyau laduo ashumba entoki nayautua aa sidai aa torono neishooki opa orusa, nemeitoki naa aaku enyamali enye. Kake ore peyie epuonu neyau ai toki neme enoopa naishooki orusa naa keaku naa ninche etii entoroni.

Ore ing'olikinot naimaa naa tenelo nedung'uni enkodi ashu tenelo niilep endung'unoto oo nkodii naake itadiyio naa enkilepunoto enye ashu kitadoyio faidani enye. Amu tenelo naa neeku kitalakuni enkodi o ropiani kumok naake itodoyio faida enye amu elelek aa ore inaduo ropiani naasu neya kodi too naduo mashinini.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei naa embarakoa, ore embarakoa naa entoki apa naishopi terishata emueyian apa e korona. Naa ore ena naake eret peyie ming'uya irng'usilo ashu mekijing'aa irng'usila amu kikeni enkutuk, nikenoo enkume peyie mekibaiki irng'usilo metaa tenetii nye oltung'ani oata nemekiindim atushurtaki iyie.

ore eniko NGOs pias esiai esirkali piilepunye enkisuma temurua naa peengaas aitayu orningo tenebo orsirkali nitengel iropiani naajiinenkisuma temurua amuu ore peengaas ninyche aatum orningo naa keleleku ade peetumi eretoto tine tenkisuma ore enkae naa piingor sirkali ilarikok le NGOs peegelu iltunganak asipat oitabaya inkisiligat ooltunganak oropiani ashu nena masaa nelo aitabaiki iltunganak muj terisioroto

Ore entoki naipimieki esidano esipitali naa em'baare oltamuoyia eniko teneret iladuo tamuoyia eniko tenisho iladuo tamuoyia ilkeek eniko teneret oladuo tamuoyiay neyiolou enaduo muoyian neyiolou enaduo muoyian neyiolou eniko teniboori enaduo muoyian Ore itoki naiko peyie eipimi esidano esipitali naa esidano enaduo sipitali, teneji taa esidano naa sipitali nemetii enkerereisho sipitali naa kitobirakini iltamuoyia ewueji niirhag keisujakini inaduo wuejitin enye ore ina naa nabo naipimieki esidano esipitali Ore aitoki naipimieki esidano esipitali naa naa eneneng'i ashu aa engisosion oolkhitarhini otii eniko tenesioki ang'amaa iladuo tamuoyia teneyauoni oltamuoyiai otinyikayie oleng ashu onyamal oleng nisosion iladuo dakitarini aaret iladuo tung'anak niakubore enkisosion naa nabo naimakinyeki siininye esidano esipitali Ore aitoki nain'guri peedoli ajo sidai ena sipitali naa iropiani naitalaku Tenelo netumi sipitali nagol oleng' iropiani naa kilanyi amu kegol naa niaku mebaki pooki tungani kake tenetumi sipitali naa megol siiduo iropiani oleng' nemelelek iropiani ake duo naa idim oltungani atodua ajo kenare naa kuna naa ai oitoi ina sidai tesipitali Ore enkae naa enkiroroto nairorie

Ore embaye e tipat peyie eesi ena baye naa keji peyie iboori ing'uesin pee meponu ainyal inkishu ashu eponu ainyal intare ooltung'anak. Ore sii enkae pee easi ena baye naake eji peyie etumi ng'uesin naaponu ilashumba aaponu aadol. Amu teneetai ing'uesin naaponu ilashumba aadol ashu iltung'anak akeyie loo nkuapi napaashipaasha naake eyau inaduo ropiani naake eyaku eretoto tolosho. Ore sii peyie eesi ena baye naake eji peyie miari ing'uesin amu tenetumi ing'uesin naijo kuna too ntimi ake emanaa naake inepu naake iltung'anak niar amu kejo naa ninche kegira aaponu ainyal imasaa enye, inkishu enye ashu intare enye. Neeku ore peyie eetai ashu epiki ng'uesin ilaleta naake eji peyie etumi intokitin naaponunui aadol enaa nkera nemeyiolo ing'uesin tenetubulutua inkera aa kutitik meyiolo ng'uesin, ore peyie ebulu naake eponunui autaki aajo ore ena nee eng'ues naje, ore ena nee engues naje. Naa ore naake ake peyie eetai imbaa naijo nena naa teneetai ake olale oshumieki inaduo ng'uesin, neramati inaduo ng'uesin, nebaki inaduo ng'uesin tenemueyiaa, nitoti inaduo ng'uesin. Kake ore ake peyie peyie eyaku ore ng'uesin naa inamanaa ake too ntimi nemebikoo inaduo ng'uesin minepu inaduo kera, minepu iladuo ashumba ashu minepu akeyie iltung'anak pookin loyiu nedol ing'uesin amu kiari naa amu kepuo naa siinche aasita nepuo ainyalisho nemeyiu naa iltung'anak ninyali intokitin enye.

Kadolita olowaru, nadolita esekenkei, nadolita enkaina oltungani naibungita enkararai, nadolita irkujit , nadolita sii enkumurui oo tokitin naijo ilrkiek.

ore paa enetipat ena baye tenkop ang naa kisho iltunganak metayiolito entoki nagira aasa tesirkali otoonkwapi pooki ata ninye naalakwa neeku enetipat ena siai oleng amuu kishoru eyiolounoto amuu keyau ilomon nitengenisho nitishipisho neret sii iltunganak

Ena nembaye etipat temurua ang amu ore isipitalini esirkali naa keretito oleng iltung'anak lemebaiki ashu lemeeta enkidimata napuoyie isipitalini oloopeny nisho irkeek le pesho nisho embaare epesho neretito sii dii ena sipitali esirkali intomonok naijio intomonok nanutaro nisho intokiting naijio ineeti epesho naibooyo enkojing'ani toonkera enye niaku keret inaduo tomonok nemebaiki inche ineeti nisaidia sii intomonok naata inkera netu itabaiki inkiloi aisho indaikin naata inena ashu naata engolon nailepakinyie inaduo kera nena kiloi niaku ore sipitali esirkali temurua ang naa keretito oleng oleng oleng lelo tung'anak amu ketumito iltung'anak ereteto sapuk netum eyiolounotop oh imbaa naijio ine ine usafi metaa ore intokitin naijio inoo cholera kiteng'eni eniko tenepaash netumito intoiwuo ashu inkera netumito iltung'anak pookin intokiting naijio irkeek enaa irkeek lelukunya anaa irkeek le minyoo te pesho.

Ore enaiko peegel orkastomai olamirita intoking' naa peeng's orkastomai alimu entoki nayieu tenaa kenkila nelimu tenaa kebado nilimu tenaa enarok nelimu tenaa kenaibor amu tenelimu entoki nayieu naa ketumi telekeki ore enkae naa peelimu esiana oo ropiyiani naata entoki naje peyiee eyioolou olomirita arashu peyiee etumoki olomirita atoliki ajoki oree enaa naa esiana naje emirieki naa ore esidano naata naa keisho orkastomai metegelu entoki nedol openy nenap entoki sidai naa ketonyorrayie toltau lenye amu tenaa meishoru olamirani metegeli intokiting' enyenak naa ore orkastomai naa meitoki ashukunye amuu kelelek edumu entoki nemenyorr inyee toltau lenye naa kedumunye taisere neitoki nelo ainosunye ajo kanyioo piitu pee ena toki einyang'ua kaa teneishori erishata nagelia naa ketumoki atoduaa esidai nedol entorronok nedol enaitishipa ninye negelu ometodua ajoo kaa nanare ninye neya.